Elekichoptoi mutura amuche Arora kouni mutura kebaishen matumbo matumbo ngunon chekibaishen kibaishen matumbo Che changimuche kengongi ngunon yangatichop ingunon mutura ak amitwagik ab mutura kimuche kegongi orit elekinamda kechopto kiune matumbo ak yekakeun matumbo Chu kotindo konda matumbo ichuton cheimuche kegongi ingunon banyek chekakenga anan komakele banyek icheken kimuche kebaishen amitwagik cheu denguk ak banyek chekakimuch kenga yekakenga ingunon matumbo ichu kebaishen en akyekakochabak ingunon agegony ingunon matumbo agende banyek anan ko ndengukkimuche kimuche ngunon kemaa kokakosaya anan kende mat kosaya kemaa kokakosaya anan kende mat kosaya ak yekakosaya kimuche kinde

Sobet ab kokwenyoon ingunon konyolu keriib kokweet nyoon agobo biashara chechang mising' cheuu kinaam kasisiek chetoretech en imbaar en olobo gaa ak kesome koraa rabinik kobuun kandooik chetrter sigimuuch kiyokteen sobenyoon en gaa ak taoishek cheloen mising, mising keboisheen rabinik kyook mising kenameen imbareet ketemishen kegool tuguuk ak kimuche keeiib kobaa ndonyo en komostaab gaa, kiit age ngunoon konyolu kinaam kurubishek cheterter chegimuche ngunon kesaboten gee en olombo gaa en kasisiek cheterter cheuu.

Tesetaai rotetab mureniik en olombo gaa en kasisiek chechaang' cheeu chegogon serkaliit chebo ngunon kyaai kasisiek en eleoo mising' eleuu serkaliit neboo kaonti nenyoneet, kimuche kegooin kasiit neraniik kouu kasi mtaani kotoreti ichek kogimiit en kasisiek chechaang' mising, simotingee ak tuguk chechang kouu ngunon, chorseet ak rumisheet en olombo gaa, biik chechang' ngunon cheitweech ngunon kasisiek chuu kotoretech ngunon en neraniik ngunon kotestaai en sobeet negararan en atkaai tugul en olombo gaa, tuguuk chechang' chegonu ngunoon neranik kyook kotoretech ngunon kotemiis kosich masomo negararan en olombo taonisheek sigomuuch kotoret family chechwageet.

En Anee ngunon oo boiboenjinii beletab bandiat en olombo gaa Sana , en olombo gaa betusiek alak. En betusiek alak yan kaitit Alan ko yan asibuhi, bandiat ngunon kimuche kebel en ngetetiot nebo Maat yan kakimuch ketar kit be kokichobe en Maa kimuche komong ngetetiot nekimuche kebelen bandiat. Beletab bandiat kwanyin en olombo subuhi subuhi be toretech en bandiat ndo noton ko sukariat missing be toretech en olombo en kimnotet ne oo missing ye kibendi keyoe mbarenikyok. Bandiat ngunon kebelen bandek Sana Sana yon kimii mbar ii ak mara yon kokitore kemii boishonikyok chebo atkan tugul

Amitwogik chechang kot mising Che imuche kemin en oloon bo gaa ko Chang mising en mbarenikyok kimuche kemin amitwogik cheterter cheu ngwek isagek, isoik en olon bo gaa ak nderemek Che toretech en oleo mising en borwekyok toretech en kimnatet neo mising koter ak kokonech kimnatet en borwekyok ak kotestai kotoret en mianwek Che terter cheu Kansa ak tuguk alak chechang mising en borwekyok en oldo age ketinye ngunon kimuch kemin tuguk alak cheu bandek cheu Beek cheu ngendek ak cheu keswek ab biasinik Che kimuch kemin kora en mbar si kotoretech ngunon en bandabtai ak kokanaptech en kanaptaet nekimuche kesob en sopenyon

En gaa mising' kogararan baeet ab tuga en gaa mising' ngaab toretech en eleoo ngunon, en baeet ab tuga mising' eeh baet ab tuga negigee baet ab tuga chegigee ngunon kotoretech en komostaab chego, chegimuche ngunon kyaaldeen chechotoon ak ketesentai tuguuk alak chechang mising' en olomboo gaa, kimuche kinaameen tuguuk chechang mising' kimuche kegolseen rabiniik chegamuuch kicheruun en komostaab tuga chemuche kocherwech chego ak kimuuch kyaaldeen, en komosta agee ngunon kotoretech tuga en eleoo mising' een mbolea chechang mising' cheuu ketureek chegimuche keboishen ngunon kegolseen en imbareniik kyook ak kegolseen en imbareniik kyook sigimuuch kicheruun kicheruun koraa omitwogiik en ibareniik kyook ak kimuch ketoreet tuchuton ngunon kosich marurek ak tuguuk chechang' en imbareet nyoon

Chang mionwokik che kenyorjingee en tuga sana sana en olombo gaa miondo ne korom missing ko nekibore burasta, burasta ngunon komongunen ngunon tuga ngunon che kamuch konyor burasta komuche mionoton koibote koristo. so burasta konyoluu kistoengee en tugyok en olombo gaa simonyor burasta. Monyoluu nyoluu keger tukyok monyoluu kotinygee ak tuga alak che kokomuch konam miondap burasta ngunon, so nyoluu keribengee tuga en olombo gaa komayapta gee mionoton kotuyo tuga che kanam burasta ak che Tomo konam ngunon so ngunon miondo age ko miondap kipkutunyit ko mionoton ngunon konome tuga kelyek ako imuche inee kobar ele oo en tuga ngunon takai ko mobendote konome Mook ii ee kelyek so kiit nekimuche kistoengee en mionoton nebo kipkutunyit kimuche ee kerib tukyok koraa komayaptage kouu oinet ak ngo yee beek komuche konamdagee mionoton ko nyoluu kerib tukyok ii en bomenyon ele momuche kotuyo ak igo so .sikeribengee mionoton

En ateptetab kipkaa ngunon en tuga ngunon missing ko tugab kipkaa ko mii tugab kipkaa ngunon konyil chechang ngunon tugab kipkaa ko kororon missing en ribet ako mosiche mionwokik alak tugul en abak koraa. Abak koraa tugab kipkaa ngunon kenyoru chego ngunon che koron missing aki nyigisen missing kosir tuga chon mobo kipkaa chon kimuche kebai en gaa, missing tuga kipkaa ngunon kenyoru kimuche kenyorun tuguk chechang missing che uu panyek ii ak mwaita ngunon netindo tuga en panyekwak toretech en ole oo tugab kipkaa missing en sokoshekyok missing ko ngebee sokoshekyok kemuche kenyorun banyek che kororon ii che motindo miondo agetugul ala eeh motindo miondo agetugul ntab tugab kipkaa kwome ichek tuguk che kigese en imbar ii

En imbar ngunon ee imii mbar ipongonii kipoitinik nguk komii kouu nii, yon inome ngunon en imbar ipongonii kipoitinik nguk kot kobaa kazit agetugul imuche inamen kazit me ii missing neuu we, kimuchw ngunon kigochin kesaa kimuche kinomi kazishek ako kinomi tugul en saishek Che Che koron missing ko kogosich Chi tugul kii nekayam missing en bortanyiny sikomuch koyay kazit eeh pongonutik chebo kipoitinik en mbar ngunon kigochinigew kosich Chi tugul eeh komostanyin ele muche Chi tugul kotar en saishek Che kokigochigee so ngunon kipoitinik imuche iropji rabinik kosibgee ak kazishek Che kayay en imbar ngunon ak ipangan ilei sopto ano en sobenywan ngunon sikosich maendeleo nemie en sobenywan.

En serkalit ngunon ne kimii ko ogere obisitab tilililndo komii Barak missing ko uu mionwokik che kikoromen missing kobosog ngunon kouu ngunon kin komong miondap korona ko kikimuch inee kewal otebtap tilililndo missing kiun neut en saishek che kakimuch kigatgee ak biik chechang en oratinwek ak mara ko kakinam tuguk en garit alan ko ngebendi ot en oratinwek, so ngunon tilililndo ogere komii Barak missing en olipo gaa ak tounishek cheech missing. Tilililndo ne kyoger missing ko nekiune neut akobo koraa kokaba saishek oengu kimuche kiun neut en sipitalishek ele oo missing komiten ole kiunen eut missing kerib tilililndo ne oo missing koma sertagee miondo ne oo missing nebo korona ak mionwek alak

Nego chekiboe en olon bo gaa ko nego chebo dopa nego chekikuren dopa nguno ko nego chekoron kot mising Che imuche kebai akobo banyek mising ako tindo beit nemi barak mising en olon bo gaa dopa kotoreti en temik chemengech ak Che echen ko kokimit Biashara en atgai tugul mi tuga chekekuren frisian ak ashian kotoreti kocher chego chechang mising ak kotoreti en baetab tuga en gaa mising ak kotoreti ak kotoreti mengik kosich rapisiek chemi barak en chegwak kokwalda ashians kotoreti en oleo mising ak konomeke ak olemo kaitit mising ak Ole maoo asista mising ago monome mianwogik soiti en olon bo .

Kiribe timwek en olompo gaa ak tuga kimuche kerib timwek kou en gaa kimuche kerib timwek keswokyin ngunon timwekuok anan ko ketik kiok koba barak ii asikesich ngunon ele amee teta ak eleimuche koam teta en olompo gaaa timwek ngunon en gaa kimuche kerib koma kiyebate ketik soiti en olompo gaa kimuche keswach ngunon keswokyin ketikwok kolany barak sikimuch kesich suswek cheimuche koam tuga en kweny ngunon timwek ngunon en ele oo missing' koribe ng'ung'unyek ak suswek komoib beek en kasrta ab robta nee oo missing' si maimuch kong'isioken ng'uendunyon ak kocher ng'ung'unyek tagai komomi ng'ung'unyek kotoreti ngunon ketik konomchi asimoip beek ng'ungu'nyek asimokibet suswek cheimuche koam tuga atkan tugul

En korenyun kotiengee kamatushek che imuche kometat ngoroik en komoswek chechang akobo kazitab komwet ngoroik komwetyi mogorek ngoroik ngunon olelen ngunon ee en kamatushek che uu chon konyoluu ee ngo mwete ngoroikwak sikosich kii kidogo nemuche kotoretengee olejini ngunon ee otindoi keret okobo ee ngosich kii kidogo nemuche kotoret ichek komuche kosich kazit age nemuche kotoret mat koyay kazit Kila nebo komwet ngoroik en mogorek ndamun nyoru seretet ne oo missing en akobo kanyanyasanetab mogorek missing akobo ee kobendii komwetote ngoroik, ngo mwete ngoroik konyoluu kobwat kole mat kobur en kobwat kole kazi noton ne nyoluu komwet Kila ngoroik nyoluu kobwat kazit age neyoe kotiengee ak korenyun